Mauwa mamajan mopidh kanyono kelo mor. Kendo ogeng'o ji kuom donjo e dala gi yo moro amora. Mauwa mopidh kanyono gi sing'enge mantie but mauwani, kelo mor bende.

Tich mitimo kanyono en tich mar pidho alot ama pur. Tijni nigi oahala ahinya. Gima omiyo ahere ni tijni kelo chiemo e mesa tobende omiyo kaka jii nyalo konyre pile ka pile e aluorawa